Ka warango picha no, waneno ka mano en maua. E alworana, mano watiyo godo e pidho maua e bath ot, miyo ot bedo maneno maber. Ok wati kode e yo moramora mopogore kod mano. Nikech en en maua, okwanyal tiyo kode kaka yien mithiedho godo dhano, kata okwanyal tiyo kode kaka yien ma nyago olem. En aena maua miketo e bath ot to ot neno maber koket e bathe.

Kawarango kanyo, mano waneno ka mano en pur mar alot. Kendo mano alot ma dhoge ngere waluongo ni spinach. Kata skuma bende inyalo pidh e yor no. Kisepidhe alafu iolo negi pi. Mano kawarango, onyalo bedo ni mano ndalo oro. Ma ndalo oro, ndalo ma chieng' ngeny to watimo pur ka watiyo gi kubni e olo pi. Mokuongo ka warango kanyo, gigo mane timore e ndalo mane, gigo mane timore e ndalo mane atimo purno, kendo anyalo paro ne watimo purno gi babana. Ndalo machon. To gigo mane timore niyudo ka ndalo ma en ndalo oro, nikech pur no watimo ndalo ma oro ng'eny. Ndalo ndalo oro iyudo ka pi onge kata e kulo. Omiyo kaka ne wayudo pi ne bedo ka koro bedo matek. Lakini ka warango, pur no mano en pur maber nikech inyalo yudo ni ndalo oro to chiemo pod nitie. Alot nitiere kendo pur, pur nok ochuno nyaka watime ndalo koth kende. Nyalo yudo ka pur watimo ndalo tee. Mak mana ni pek mane bedo ne en pi ne tin nikech ndalo oro pi dok piny e yawo.

Kawarango kanyo, mano waneno ka mano en pur mar alot mar skuma. Kendo pur no osekonyo dhano mang'eny. En gi ber mang'eny ma wanyalo yudo kuom tijno. Mano en pur mar alot mar skuma. Mokuongo japur moro amora madonjo e pur mar skuma, mokwongo ok onyal koso chiemo e ot. Omiyo kata ko onge pesa, kata ko onge pesa monyalo nyiew godo ring'o to en gadier ni e puodho to en galot. Koseyudo mogo to odhi e puodho to okaw alot. Mano mokwongo. Mar ariyo, pith no wanyalo yudo ka japur moro amora ma donjo e pith mar skuma en gi pesa nikech mano alot ma iuso. Ouso ne joma uso e chiro kendo uso ne ji e kor mier to obedo gi pesa. Nikech mano alot michamo pile ka pile. O onyal koso pesa. Nikech en gima itiyogodo pile ka pile. Mier ka mier tiyogo. Chiro ka chiro odwarore. Mar adek, pith no bende nyalo konyo japur e yore mang'eny. Nikech sama japur opidho skuma, skuma no inyalo lok chiemb dhiamg'. Mano ka warango kaka tijno nyalo konyowa e yore matin. Onyalo bedo kaka chiemb dhiang'.

Kawarango kanyo mano waneno kamano mano en puro. Aina mar pur gi dho ngere iluongo ni greenhouse. Ka warango kanyo waneno ka okuny kanyo maber kendo o ol manyiwa manyiwa mo ae puodho. Manyiwa mok nyiew e duka. Kawarango kanyo mago manyiwa moket kendo mano e pur ma okang' ma malo'. Ma pur ma itimo e i ute ma gi dho ngere iluongo ni greenhouse. Kawarango kanyo mano en pur ma inyalo pidhie chiemo mang'eny. Inyalo pidhie skuma, inyalo pidhie nyanya. Pith matimore e yie kanyo en pith ma en pith ma obedo, en pith ma irango ahinya. Kendo en pith ma nigi lony ma malo. Ok en ka pith ma itimo e oko e puodho mani oko. Kendo pith ma itime yie kanyo en pith ma en pith ma ok...

Karango kanyo mano en pur, pur ma , pur ma olony kendo pur manie okang' mamalo. Mano mokuongo mar mondo mi ng'ato ochak pur ainano nyaka mokuongo obed gi ujusi monyalo timo godo tijno. Mano ok en tich ma madwaro japur moro amora, nyaka obed gi lony madwarore, kendo nyakobed gi gigo gige pur madwarore. Mar ariyo nyaka obed gi pesa, nikech ma en pur manyasani, en pur manie okang' mamalo. Kendo en pur madwaro pesa ahinya. Mano en pur ma inyalo yudo ni otimore ei ute, eiute ma dho ngere luongo ni green house. Omiyo nyaka obed gi ute ainago ma okete maokete yien go kosepidh. Mar adek, pur ainano oduaro pur ma oduaro pur ma dhano nitiere. Pur ma ok otim kende. Pur ma ikonye, yaani nyaka obed gi jogo, jogetich, kata jogo makonye kata gin anyuola, obed ni gin jogo ma ochulo, nyaka nyaka obed gi jogo ma onyalo, monyalo tiyogo kanyachiel.

Karango kanyo mano waneno ka gin olemo ma ong'adi ong'adi kendo oketi e san. Jogo ma thoro chamo olemo olemo mong'adi matindo kondo moketie san gin jogo man gi tuoche kata ng'ano matemo loso dende. Inyalo yudo ka ng'ano mani gi tuo mar skari kata ng'ano matemo loso del mar mondo kik obed gi del ma dela machwe ahinya iyudo ka gichamo olemo mothuro keto e san kamano kendo mong'ad matindo. Yani en ngh'ano matemo chamo chiemo ma loso dende, chiemo mok keth dende. Ok gin kaka jomoki machielo ma chamo acham chiemo moyudo kamoro amora. Gin jogo matemo loso dendgi. Inyalo yudo ka jogo magero dendgi kendo jogo mating'o chuma githoro chamo chiemo go mar mondo dendgi obede obed kaka gidwaro. Jogo matugo mipira kendo jogo kata jogo manigi tuo tuoche mang'eny e del kak tuoche mag ayaki iyudo ka githoro chamo olemo mong'ad aina no moketie san mar mondo mi gilos del kendo dendgi obed ka otegno mar mondo tuoche moro amora kik makgi.